Ketetab melit ko boishet nekiyoe en Kenya en kosorwek che terter chebo kenyit. Miten kosorwek ii en kenyit chemiten koristo ne oo okomiten kosorwek che mo oo koristo, ketetab melit koyoe en kasarta ne mo oo koristo amun en kasarta ne oo koristo koyoe kolungulgee melit ii olon kikete en beek ko tetat anyun keket melit en kasarta anyun yon kotonon koristo, kusweet orowek che kotonon koristo en kenyit asikopit ketet anyun keket melit sikopit keget melit ko miten rabishek che nyoluu kelipan kotiengee saishek che keget melit, imuche kelipan kongeten elipushek somok ii en sait angenge anan nisirsi sait angenge koimuch ilipan rabishek che ititoo elipushek Mut

Boishet netesetai en ireyu ko boishet nebo minset en ireyu koibe temik ii kotoldoleywek che igochin serkali olon kitesen tai boisioni bo temisiet komie en temindet koger kolee tindo imbaret netesetai koyoen boishenyin nebo temisiet yeityo anyun komakat en temindet koger kole kayay boishet nebo temisiet ak konde kotoldoleywek che kigogon serkali cheribe koyay komie minutik ii chemine temik ako kikoyay serkali kochor beit nebo kotoldoleywek chuton ii asikopit koityin mengik chebo bandek ak chebo minutik che terter en emet. Kigee nyorunen olyet koityin chitugul asikotoret temik chemiten ngweny sobet. Boisioni ko ma uu kot missing ako moche chito ne tokyigee sikopit kosulda en boishenyin nebo temisiet

Boishet nebo baet nebo batainik ko boishet ne kararan kot missing ako boishet ne mauuii en temindet asikopit konai temindet batainik ko makat kityo ii koger kolee tindoi omitwokik che boen bataini chu amun bataini chu ko mokyingee tuguk chechang kot missing yon kogobiyoso ko makat okot keger amun chekyin otege omitwokik icheget. Batainik koraa ko chome ole miten beek asikopit ko chengyigee omitwokik en tyogik che miten en beek, batainik komuch kebai che kyoldo chebo mungaret anan ko imuch koraa kebai asikopit ii korib toritik alak che kiboe en gaa che uu arek chebo ngogenik ii komoib chesireret

Boishet nemiten ireyu ko boishet nebo baetab tuga chebo chego. Boishet nebo baet nebo tuga chebo chego ko boishet ne kararan amun toreti biik chechang ii temik konyorunen omitwokik choton ko chego kit age ne nyorunen temik baet nebo tuga chebo ko imuch kotoret en boishet nebo mungaret olon kaalda chego chechwaget koityin kompunishek che ole chego. Komonutiet agee ne kinyoru baet nebo tuga ko imuch keboishen koraa bendo nebo tuchu kyam. Boishet agee ne kararan akopo baet nebo tuga chebo chego koimuch kotoret biik en kosorwek che uen imuch kyalda koraa en chito ne kayay ko mungaret

Miten tuguk che keboishen kechoben tuguk che kileten eunek terter tuguk che kileten eunek angenge en tuguk che kileten eunek ii ko tuguk che uu kisiet nekindo kimyet asikopit kechob kisiet nekindo kimyet ii ko makat kotindo chito nechobee tuguk che kiguren tabararik chobe kabilet nebo kolenjin kipsigisiek, tuguk alak che boishen kechobe tuguk che kileten eunek ii ko kouu sonoek che kindo katuswek ak chekindo eunek anan kelyek ko chobe kabilet nebo masaek ako mokyingee kotindo usit nekindo sonoek asikopit ii kechob sonoek choton kindo katit anan ko eunek anan ko kelyek. Miten koraa tuguk alak che kibo kileten eunek che uu kiondoshek ko mogotin kotindo mugungok che kichoben kiondoshek choton ii ako chobe kiondoshek choton biik chebo kabilet nebo kogoek

Olyetab semendi mokubet angenge nebo kiloishek konom ko kogolany kosubgee ak ne mokyingee biik chechang che tekse. Terter beit anan olyetab semendi kosubgee ak kompunishek che terter en kompunit nebo semendi nebo Simba ko beit nebo mokubet angenge nebo kiloishek konom ko siligishek bogol sisit ako kararan kot missing semendi nebo Simba amun yon kokiboishen keteksen ko nomokse anyun ole kokiteksen ako moiteri. Kororon koraa semendi chebo Simba en teksoshek che Koen amun monyigisen semendi ichu ako yome en kasarta ne nwach ii olon kokimoche kemeny kot

Somet nebo chepkondok koi Tala ko kararan kot missing kirongedoen chekibo keny, en ngunii asikopit kobesen chito rabishek anan chepkondok che uu chebo Tala ko makat kityo ii komakat kotindoi Tala en simoinyin asikopit kosom chepkondok choton angegeren chekibo keny che kikibendi agoi keteshoshek che igoito chepkondok en noton ko kikibendi kosorwek anan kikibendi banda neloo sikopit kenyor keteshoshek choton ii igoitoi chepkondok. Kii koyay koik roisi chebo Tala ngamun miten en simoit ako yon konyor chito rabishek komuch kolipan kotuten kotuten ko tatun kotar mo kouu chekibo keny che ki yan metar ii iliponi koimuch kesor ak nyo keibenin tugukuk en gaa

Boishet netesetai en irou ko minset nebo tukuk en korik chebo selele, tesetai minsoni bo minutik en kot nebo selele amun kararan niton amun mobire koristo ak moome tyonkik ab timin minutik chekakimin en kot nebo selele. Miten karik kii ak ngomnotet ne kenokingee sikopit keyaen boishoni makat komiten selele nekeuren barakyat ak makat komiten ketik chekitelelsien anan postishek chekitelelsien kiiton bo selele ab pitoinik chebune barabarak asikopit kotoret kotonon kot nebo selele. Makat Koraa en temindet koker kole tindo beek cheboishen kobisen minutik chemiten en koi bo selele en kosorwek tukuk amun yekokeur kot ak selele komoityin ropta ak makat Koraa koker kole miten kerichek kii chekipiten minutik3 chemiten en koi bo selele en kasar agetukul.

Boishet ne tesetai en ireyu ko boishet nebo baet nebo ngororek kararan boisioni bo baetab ngororek en kokwet anan en mengik che tesentai boisioni amun ngororek kotindo komonutik che terter che Chang kot missing angenge en komonutik chebo ngororek ko imuch kebai ngororek asikopit ii kianda keyaen mungaret Ako toretin en tuguk chechang che imuch imokyingee. Komonutiet agee nebo baet nebo ngororek ko ngororek ko mauu kazinywan anan mokyingee kityo ngororek sogek Omo moche che suswek kouu nego, ngororek koraa ko toreti biik amun imuch kyalda akenyoruren kelchin amun ngororek komuch keeny ak kyam.

Boishet netesetai en ireyu ko nebo baet nebo ngororek, ngororek komiten konyil chechang miten ngororek che keboe asikopit kegei anan ngororek chebo chego, akomiten ngororek che keboe asikopit ii kenyorunen banyek. Kararan boishet nebo baet nebo ngororek en kokwet amun toreti biik en yon yoe chito ko kazit nebo mungaret anan olon yon asikopit ko oldo. Boishet nebo baetab ngororek ko maui amun ngororek imuch ii kwam sogek chebo timin ako moome suswek nge kerchin ak nego che ome suswek. Kararan boisioni bo baetab ngororek amun miten koraa ngororek che kegee akenyoruren biik chego che yoen tuguk che terter

Boishet nebo kwongset nebo go ko kararan keboishen amun tuguk che kichoben en go ko kororon amun konyor ripset anan yaet ne kararan. Kararan kwongsetab go amun omitwokik che kichobe en go ko tililen ii ingegerchin ak omitwokik che kichobe en sang' anan ko omitwokik che kichobe en ole lapai. Kararan kwongsetab go amun tuguk ele oo che kiboishen komiten en go ago miten tuguk che kisupi olon kikwongse en karonet agetugul. Miten tuguk che kemokyingee ak en chito nechobee omitwokik anan ne tesentai kwong'set, komiten kosuputik che nyoluu koger kole kayay asikopit kosulda boishet nebo kwong'set

Omitwokik che yoche kigochi lakwet sigogoi kimnotet en betut komugul ko terter kosubgee ak kit neten lakwet. En lakwet nemingin anan chererok chemegech chebo kenyisiekwak kongeten kenyit anan orowek ko mogotin en look cheuu chon kotago boishen chegab kina chebo kamenywan asikopit konyor kimnotet ko en logok che kogoechegitun che ngeten kenyisiekwak kenyusiek oeng ko mogotin kigochi omitwokik che igochin kimnotet en borto che uu rongorik che kokinde sukaruk sikopit kogochi kimnotet ak makat koraa keger kelee kokigochi omitwokik che moche borto amun logok che mengechen ko mokyingee omitwokik asikopit konyor kimnotet

Kaletet nebo sumek ko boishet ne kararan kot missing ak kiroletii sumek, kararan kaletet tab sumek ak komiten kapiloshek cheterter chebo kaletet nebo sumek. Kaletet nebo sumek nebo lainishek ko nekararan ako ne nyumnyum missing ak moibe saishek chekoen. Kaletet nebo sumek chebo lainishek ko nekararan ako ibe saishek Chenekit oeng ko kokotwo ako en kasarta nekityoche sumek chebo lainishek ko roisi katyakeywan ako Maui en kasarta nekikilete ako motore kasarta nekoe tanyo kityach kogeny ako makali sumek chuton.

En kokwenyun ko same biik chepkondok en simoit chebo zenka. Igoigoe biik chepkondo chuton bo zenka amun kinyoru en nyunyumindo angirokendoen rapisiek che kibesendo en kampunisiek chebo besendo chebo rapisiek. Nyumnyum niton bo zenka amun nyorchinge kastomaek en simoisiek kwak ak koimuch konyit tuguk tugul chekimakyinge en simet ak konyor rapisiek en yoto angirokendoen chebo kampunisiek chebesendo chepkondok chemagotin en biik chemoche rapisiek koitita ketesiosiek choto chebo besendo nebo chepkondok. Yeitya komogotin konyit formisiek anan che chomchin icheget kebesondochi rapisiek

Biik en kokwenyun ko Chang ortinwek ii anan tuguk che lipondoen chepkondok che kisome miten biik che yoe mungaroshek asikopit ii koyagtaen chepkondok chekisom Ako biik che yoe kibarwa asikopit konyor chepkondok che lipondoen rabishek che kisom, biik alak che yoe kazit nebo temisiet ko Yan ka kwalda minutik kiboishen rabishek chenyoru asikopit kolipandaen rabishek chebo chepkondok che kisom, kit age neyoe biik ii asikopit kolipandaen chepkondok che kisom ko wirjigee kurupishek chebo rabishek toreti niton kolipandaen chepkondok chekisom

Kit nenyone metinyun andoger inoni ko ibwotwon kasarta nekindojin kiplelachek emoni en kasarta ne kitomo kenyor kandoinatet echeget biik che tuen en kosorwek choton ii ko kiinam kiplelachek kondoji biik che tuen en kenyitab elipushek taman ak sisit ak tisaini ak muut agoi kenyitab elipushek taman ak sogol ak tibtem ko kiit kiplelachek ak kikicher icheget ii konam mbarenik che echen asikopit ii kotesen tai temisiet nebo minutik che terter en mbarenik che echen anan ko che toldol. Yeityo anyun kikimanda biik che tuen en mbarenikwak asikopit kochengyigee mbarenik en komoswek alak sikopit kotesen tai temisiet kiplelachek, yegin kotesen tai temisiet kiplelachek chu ko kibwaa biik che kongeten emet nebo moindik asikopit konyo kotej oret nebo garitab maat nekimondoen minutik chebo kiplelachek kobaa emotin

Miten tuguk che yoe ko anyinyit ngo bendat biik chechang kosir koendot chito angenge, kit ne kararan anan ne yoe kwanyinyit ngo bendat biik chechang ko igochingee cherset missing ko en biik chebendi bonwek che koen kocheregee ak konyose icheget koite ole bendi kosir ingwo chito angenge angwa chito angenge en banda nebo bonwek chekoen kogere kongete noton anyun ii kararan banda nebo biik chechang ii amun kigochingee cherset ako nyoru toretet chi olon komoche amun Chang biik che bendote tugul

Miten tuguk chechang che yoe biik kochanga en komoswek che kolonyen garishek en saishek che kagorigtat langat angenge en kit neyoe kochanga biik ii ko amun saishek che rigtote langat ii ko twoote biik kazishekyak che Kobo betut komugul ako mokyingee icheget ii koititaa korikwak ko goigoe icheget kobaa keteshoshek che kilonyen garishek che imuti icheget ii agoi olebendi. Kiit age neyoe kochanga biik en komoswek che kilonyen garishek en saishek chebo langat ii ko saishek che tokyigee langat ii ko kerote biik mungaroshekwak ii ak komoche kotokyigee korikwak ko saishek chuton ngunon che yoe kocheng che imuti icheget kobaa gaa, kiit age neyoe kochanga biik en ole kilongen garishek ko en kasarta nebo igorwek ole rorunotin garishek koyoe biik koburyo agoi saishek chebo langat ii kochenge garishek chebuni icheget ii kot koit olebendii

En kosorwek chechang ii ngotuyo biik che kigoikeny ii kituitos kwomengee emoo ak kororitos amun igochin boiboiyet angotuyo bichuton che kii koigeny kituitos, igotigee ako nyorunen konai agetugul ii ole testoto tai agetugul en boisionik kyik chebo bandap tai ak kiit be kigoyay en bandap tai nebo sobenyin. Noton amunee ne yoe biik ngotuyo ko roritos asikopit koraa kochergee icheken en icheken en boisionik chemii chebo bandap tai chebo sobet nebo atkan tugul

Miten tuguk chechang cheyoe kipsomaninik ab sukulishek chebo Barak kotet bonwek ab oret, agenge en tuguk choton yoe kipsomaninik kotet oret ab bonwek ko kasarta ne mokikoshi icheng rirek kwak sirikalit miisik ko en kosorwek chon moche keboshi icheket rabishek cheluboni chebo somanet kit age neyo kipsomaninik kotet bonwek ab oret ko oloon kabit terchinet en kwenunywan ak kanetikwak miisik ko en kosorwek anan en ole kii chobtoo temutik chechwak ko ingobit terchinet koimuch koyai kipsomaninik koyai bonwek ab oret, kit age neyo kipsomaninik ab sukulishek chebo Barak koyai bonwek ab oret ko karamet neu nebo sabet ago monyoru toretet kobun sirikali koimuch koyai noton kipsomaninik noton koyai bonwek ab oret tamanan kekoshi icheket rirekwak.

En kasartab ureryet komiten tuguk che yoe logok koboiboekitun ako tiengee kelee ureryet oinon neko tesentai logok. Miten ureryosek che terter kouu ureryet nebo ngwaek ko boiboenjin Logok anan kit neyoe logok koboiboekitun ii ko olon kaindo lakwet neyobu komosto neyobu logok ko boiboenjin icheget ii ak kenoe kelee koboiboeji en tuguk che uu, imuch kobirji icheget ii eunek ko keboe kelee koboiboeji. Kit age neyoe logok koboiboekitun en ureryet ii ko kasarta nan kachezan logok ak koyay komie missing en ureryet en neuu nebo mbiret nebo keldo olon kokinde goal ko woktos logok ne iboru kelee koboiboeji kondeet nebo goal nebo mbiret. Noton anyun Koyoech kenai kelee boiboenjin Logok ureryet ana nekitestaj en kwenunywan ak sukulishek che terter en kasarta nebo ureryet

En tounishek che Cheechen ko Chang boisionik che miguu biik koyoe asikopit kotoret icheget en sobenywan nebo Kila betut anan boisionik che yoe asikopit konyorjigee makatiat nebo Kila betut. Angenge en boisionik che yoe biik en tounishek Cheechen ko mungaret miten biik che miten en mungaroshek che terter miten biik che yoe mungaroshek chebo tugoshek che oldo tuguk che kyome ako miten che yoe mungaroshek chebo tuguk che mo kyome miten biik che miten mungaroshek koraa chebo che imutote biik ako biik choton komutii biik kongeten komosto angenge agoi komosto agee. Boishet agee neyoe biik ii en tounishek ko nebo tilililndo, miten biik che kikisir koyay boishet nebo tilililndo koger kolee tililen tounishek. Kit age neyoe biik ko boishet nebo konetisiet. Miten biik che bendii konetisiet en sukulishek che terter chemiten en tounishek chemiten icheget.

Miten ortinwek che isubi biik che konu chepkondok sikwai ripset nebo rapisiekwak anan kogerer kole mait kobetyo rapisiek chekoikochi kastomaekyik. Agenge en boisiet neyoe bichoton sigorip rapisiek ko sire biik che ibwatyinote biik kolenji tomo koyai lubanenywan. Kit age neyoe biichu eng ngalek chebo ripsetab chepkondok kolenchin chito ne besendochin rapisiek kogochi icheget potokopisiek chebo kipandok anan ko satipikatisiek alak chebokamanut asikopit ndawendi kotkomaluban chepkondochoton koimuch kekeren tuguchoton kaigochi kampunisiek anan biik chebesendo rapisiek ko oret agenge nebo ripset.

En kosorwek chechang ongotuyo biik che kigoi ngeny kituitos kobire picha maybe si koyoe kouu niton ii ko sikobwoten en kosorwek chebwone kolee kikan kotuyo missing en biik chebire pichainik ngotuyo ko choronok anan tilyonutik ak familiaishek amunee si keyoe kouu noton ko sikopit kotech kibagenge nemiten en kwenutab tilyonutik che terter asi kobwoten icheget kosorwek che kororon chebo sobenywan olon kotuyo tilyonutik ii ak choronok. Kit age neyoe biik kobir pichainik en kasarta ne kotuyo ko si kobwoten kolee kikoyayta ano anan kikowalak nee en sobonwekwak kongeten kosorwek che kingobesyo icheget agoi ngunii kouu nee

En kosorwek chechang ii ko miten tuguk che yoe biik kotet lainishek en tuyoshek missing ko en tuyoshek chechang biik Ako tuyoshek Chon miten tuguk che kigoito olon mii tuguk che kigoito ko mogotin en biik koger kolee kabangan icheget lainishek asikopit ii kebjechi che komiten anan tuguk che kigoito asikopit ii konyor chi tugul. Kit age neyoe biik ketet lainishek en tuyoshek ii ko sikopit ii kopit panganet ne kararan ak kosto ak kotoret Kobos lanyetab gee nebo biik anan ko biik che mo pongonotin ko tor konyoru ko panganak en lainishek

Karisiek chebendi arusi en kasarwek che chang kenyoru karisiek che chang kosubi ke ak ko ui sikenyor karit agenge. Amune sikeyoe niton kokiborchi chomyet biik chebendi koyae arusi anan sandet ak mureret. Kit age neyoe keba ak karisiek che chang che isubike ko asikopit kiborchi chomyet anan kobor kibakenge ne ningenge biik en kokwet ak kora kobor kele kakitiakta sandet ak mureret koba koba komengis en kalyet. Noton amune sigopit kobendi karisiek chechang en chongindo.

Kit nenyone metinyun inoker nii ko obwotii keteshet ne iborto lokoiwek chebo emet koityi bik cheterter en emet nebo citizen television .Keteshoni ko iborto lokoiwek ab emet chebo tukuk cheu pandap tai nebo emet tii ak ngalek chebo bolotet koityi bik cheterter en emet. Chang Koraa tukuk chetesetai en Keteshoni kou koborunet nebo temishet iletesto oletestoito tai mengi temishet en komoswek cheterter ak kit age netesetai en Keteshoni ko iborto kipindishek chebo konetishek cheu chebo tukuk cheu somanet ak tukuk chechang Koraa chenyolu konget bik chebo emet. Boishen Koraa Keteshoni kobarta anan komwoi bik chebo emet tukuk chemokotin anan che moche serkali keyai.

Olon isubike karisiek koibaru kole miten igorto ne teseta. Igorwek che yoe kosubke kariek ko igorwek cheu chebo arusi ak igorto nebo konoretab chi nekakosirto. Isubi ke karisiek en igorwek cheu chu ko amun kobor tekisto ne kitingen kou chito nekigochin kasaiseretet chi ne kakobet sobenyin. Ko isubike karisiek asigopit kikochi kasoiseretet nebo let. Kit age anan igorto age ne yoe kosubke karisiek ko en igorto neu nebo keboiboenjin boisionik che terter en emet kou che indochin kandoindetab emet kenyoru karisiek kosubike cheu chebo laitoriat nebo emet ak chebo kandoik chebendote tugul.

Ole imuch anetita chito ole kiyoito boisioni ko yoche kotindoi selele nekindo ngungunyek asikopit ii nyokinde minutik yon kokinde ngungunyek boisioni keyoe en ele oo missing amun miten tuguk chechang che keminen seleleishek imuch keboishen keminen ketik ako imuch koraa keboishen keminen mawek anan ko tuguk che terter missing che mokyingee keminen selele korong olon tomo kisipto.

En ireyu ko iboru pichait nemii ireyu komuritet nebo oldo en ireyu komiten siratik ii che kakulakta en timin anan kogilokyi ole konyoluu. Ma kararan boishoni anan mochome boisioni amun yoe komurit oldo ak imuch koree mionwokik che mo kororon tuguk che ketumndo en ile uu yuu, ma kararan boishoni Ako nyolunot anyun olon koge twoen tuguk ko makat kelakta saratik che uu chu en komoswek che kikechob ole kilokyin asikopit konyor kepel en olenyolundo. Kit neyoon komata Cham boisioni koyoe komurit olon ii akopit kololo kalyagik ii choton ko tuguk che mo mokotin

Taritiani keguren chebogilgil, kararan taritiani amun angebai koimuch ibai asikopit ioldoi ako toretin en ngalek chebo mungaret kit anan komonutiet agee nebo taritiani ko imuch koribun ii toritik alak che kiboe en gaa che uu ngogenik ak arek chebo ngogenik omo iib chesireret.

Boishet nebo kokoitoet nebo kotoldoleiwek koityi temik Kobo komonut kot missing amun kotoldoleiwek chuu koboishen temik kii asikopit konde minutik kwak kii asikoyai komie. Minutik chemokinde kotoldoleiwek kobure kogemgemekitu amoyechekitu inkirokendoe chekokinde kotoldoleiwek kararan boishoni amun kikotoret serikalit kokochi bik kotoldoiwek en oliet neityin icheket ako momiten barak kot missing. Bo komonut boishoni amun kotoldoleiwek kokochi minutik kipnotet ak kobwa minutik kii ko kororon ak kotindoi kipnotet neimuchi konyokotore bik en kosorwek chemiten tai komomiten rupet.

Boisiet neteseta en ireyu ko boisiet nebo kereret nebo lainisiek chenyokeminjin minutik. Miten karik ak ngomnatet chenyalu konaichi asikotesenda kasit neuniton nebo alet nebo lainisiek. Agenge en karik chekimakyinnge kinyalunot komiten usit ne keboisien kegeren lainisiechuton asigopit koba lain. Magat kora komiten kiy anan mogomboik che keboisien kegereren lainisie chuton asigopit koba lain ak biik cheyoe boisionoto.